Kit ne kararan akopa chutet ap SACCO ko muchi kosam chito chepkondok ako muchi kokonore chito chepkondok SACCO inotok kora. Kiitok kotareti koseven chito chepkondok che chang' missing' che imuchi kopaishen baadae anan ko muchi kotaret chito ne matindai chepkondok eng' sainotok. SACCO ichu kora ko tareti koip kip agenge amu yache kotuya pik eng' kokwet ako pa kamanut missing' kip agengeit eng' kokwet.

Pochaini koparu chito ne katepi ng'uny ak kokere kompyutait ne kere lakwet eng' kompyutainotok. Tagu kou ya daktari chichitok amu tagu kou kere kole ngot ko tinye shida lakwanitak ako tagu kora kole mitei ofisinyi koyae kasinyi. Pa kamanut missing' daktariek sanasana ko chepo lagok amu tareti lagok imuchi ko miandos anan ko name mogonchweshek amu lagok che name mogonchweshek missing'. Daktari ini ko muchi koro lagochutok ako determinan shida tatiam konya lagochotok.

Ayanchinigei ak serikalit kapsa akopa konunet ap 'nyumba kumi' amu ya kitieme ke taret pik ap kokwet ko muchi mat keitchi pik che loen missing', kotareti 'nyumba kumi' inotok ko taret pik che nekit yotok, karichotok taman eng' yotok kit ne kokotaret kapsa kotaret ng'alek ap usalama amu raisi keitchin chi age tugul eng' yotok. Pa kamanut 'nyumba kumi' kora amu eng' tuyoshek ko muchi koip kip agenge kora eng' kokwet, kiit nepo kamanut missing'.

Pichaini koparu chuto ne tindai simet ak kopoishe apit nepo Safaricom nepo Mpesa notok ne imuchi kiyaktae chepkondok kopa komasta age akoi komastaa age. Ako eng' kanetishet ap poishoni, kiarorchjn kityo chito ole kiyaitai kasinitani ak ole kichildai. Ye mache kokonor chito chepkondok eng' mshwari ko muchi koyakta kora, kiparchin chito ole kiyaktaitai. Nyumnyum missing' poishoni eng' pik che ingen kosoman amu imuchi kokerchigei kityo kopate pik che mengen kosoman ko lasima kiarorchi kapsa ole kiyaitai ak kinde akot Kiswahili asikopit konai icheget.

Eng' kanetishet ap poishoni ko makat kiparchi chito korok ole kichildai ak kiparchi chito menu initani. Makat kesomanchi chito menu initani kong'etegei ne tai akoi nepa lo ak kinet eng' lughait ne imuchi kolas inendet kemwachi kit ne mache age tugul. Ye kakopata yo ko muchi kikachi chito kotiem kora ngot ko kiro ngo kakonai kopoishe inedet. Nyumnyum missing' poishet ap apit nitok

Pichaini koparu grafit ne iparu ng'alek ap chorset kepaishe kompyutaishek. Iparu kole kokwa parak missing' chorset kepaishe kompyutaishek ako kokwa ng'uny usalama kora makeripe pik akopa ng'alechutok. Makat kemwachi pik ak kinet pik ole kiyaitai ng'alekwak eng' online simatkopit chorsanitok. Makat kora kinet pik kakwautik che kiipe ye kakichorenin tuguk en online inotok anan ko kakiipenin chepkondok.

Pichaini koparu pik somok che tindai marakwek che nyalilen ako tagu kou ni siro yutayu ye uni mache kealdae marakwechutok. Marakwechutok, poishoni eng' korenyu, keipe marakwechutok kopa siro ye kakopata kesishet keipe kou nitani kiyo kopa siro tatiam ipkema eng' kretishek kou nitani en siro. Anyinyen missing' mukandechutok ako ale pik missing' eng' siro.

Pichaini koparu chito ne katepi ng'uny ak kopire simet. Piret ap simet ko pa kamanut missing' amu imuchi kong'alalchi chito piik che mitei ole loo komi komasta age eng' emet, kiit ne kokotaret kapsa missing' komining'it agot emet amu imuchi koitchigei chi age tugul kong'ete ge ole loo akoi komaswek alak. Kikechop simoshek ap kasari che imuchi ngot kopir chito simet ak koro notok video koro chichotok pirchin simet. Pa kamanut mssing' simet amu imuchi koitchi chito chamanennyi anan ko chamanikchik eng' gaa olin missin' ko ya mitei kasi ole loo. Ngele kawa kasi olin pa Nairobi olin.

Pichaini koparu lagok ap sukul che katepisa ng'uny ak komitei ak sikiik kora. Tagu kole uni mitie tuyet ap sikik ak lagol raini eng' sukul. Ako ndaker poishoni kopwatwa petushek chuk che kiamitei sukul. Tagu kole kelach maskishek pichutok eng' pichaini ak kopwatwa petushek che kimitei korona , kutiet ne kiim pich missing' eng' emet. Pa kamanut tuyoshekap lagok, wanafunzi ak sikikwak eng' sukul ak mwalimuinik amu imuchi konai sikiik ole tesetai tai lagokwak ako muchi kora kotuya ak mwalimuinik asikotepe tugul che makat koyai. Konu kip agenge kora amu tuitos piik che punu komaswek che terchin che chang'.

Pichaini koparu ole kilipandai chepkondok kelipanchin Peter Mwangi ini ya keal chito, kopun inendet. Ako tagu kora kole kilipani kopa Cooperative bank. Cooperative bank ko benit ne kikonore chepkondok. Kokonyumnyum poishet eng' chemung'arainik korok amu chemung'arainik ngo lipan chiton chepkondok kopendi penki direct ako ye kapa penki direct ko muchi kopangangei chito en yundok ako muchi koro chepkondok che chutu ak che pendi, koeku kepanganigei eng' ng'alek ap stock. Kokoyai kiit nepo kamanut kapisa Mpesa kotuya gei ak penkit asikopit ye lipane chito Mpesa komuchi kopa chepkondok penki direct.

Pichaini koparu pik ang'wan che somani kasetit ako tagu kole kasetinitok ko kakisire maandishi che lelachen ak che tuen ichegei. Kit ne kokowalak eng' korenyu akopa kasetishechutok i, ko Kikeip kasetishek che coloured che tindai kalaiehek che terchin. Ma ko che lelachen ak che tuen ichegei. Nganda kokong'ering'itu pik che somani kasetishek amu kokoit mitandao, eng' twitter, facebook ko muchi kokere pik tarifaishek chewak eng' olatak. Pa kamanut kasetishek kapsa amu imuchi koitchi pik cha matindai simoshek anan ko matindai social media che imuchi kokere.

Pichaini koparu chito ne uni lae takataket kowendi ipkorang'dai eng' ole makat kerang'chin. Akopa kamanut missing' poishonitok eng' kokwet amuntareti kotilil kokwet ak kotareti kokararanit ole tepe pik anu chame kotepe pik ole tilil korok ak ole mitei tililindo nepo parak missing'. Katililet ap kokwet kopun kou nitani ko muchi ko kirinda mianwogik che terchin kou Cholera anan ko Typhoid.

Pichaini koparu lagok che chang' che mengechen chepo ipindaa agenge che kakituya ako uni kineti tugul pamoja. Pa kamanut missing' kituya lagok ap ipinda agenge aku imuch kontgei ichek tugun che chang' ako muchi kokuyagei ichegei. Poipochin lagok missing' ye kakituya lagok che chang' che aechin smu etu ureriet ako nyoru lagok che urerendos tugul, missing' ko lagok cha komakotindai pik che urerendos tugul kopoipochin missing' ko kanyor lagok che u chutachu, ako poipoyani ko tareti lakwet kapsa eng' etunet.

Pichaini ko toku kole uyo kiyoe harambee eng yutok amu toku chito ne tindoi chepkondok ne indoi kikapuni orit ii, ako toku chito kora eng taban yo ne ngololchin piik, chichito ko kelach maskit, akotoku kole ngalalchin piik ,imuchi kosome toretetab piik. Noker boisioni kobwotwo ngalekab harambee eng olin bo korenyu, amu cham keboisie kikaput neu nito ni, kobo kamanut mising boisionito amu muchi kotoret chito konyor chepkondok che imuchi kolipane bilitab sipitali anan ko harambee angot nebo teksetab kaniset.

Inaker pichaini kopwatwa logoiwek ap emet che mapa imanda che imuchi komwaita chito eng' olin pa Facebook, Twitter ana ko Instagram olin. Tagu missing' ng'alechu eng' olin pa twitter korok amu mite pik che iperperi pich akopa logoiwek ap emet che mapa imanda. Makat keistakan pichotok ikaitai logoiwek che ma pa imanda amun iperperi pik ap emet ako muchi koyan pik ap emet kapsa kopwatchin kole pa imanda ng'alechotok. Makat kora kinet pik ap emet ng'alek anan ko ole kinyorune logoiwek ap emet chepa imanda kpu Citizen tv, Ntv ak alak che chan' che terchin.

Ya tepe chito oret ap sipitalit ko makat korok ko taune kakatiet kokat chichotok mache kotepe tatiam ko kanyit chichotok kapisa ak kotepe eng' kanyit kolechi, "Tos oret ne wendi sipitalit ko ano en yu". Ngokas chichotok korok kondit ne itindai korok ko taretin kityo inegei.

Pichaini koparu piik che kapanhangei ako katepisa ng'uny komye. Akontagu kole epchin iit chito nemitei tapan komasi. Pochaini kotaku kole mitei tuyet nepo kanut missing' eng' yutayu ako tagu kole epchin iit chi age tugul eng' yu. Imuchi kotindai mung'aret pichutok che yae ako kakipwa yutayu si nyi keng'alale ng'alek ap mung'aronatak. Anan komi tuguk chepo kamanut che keng'alale eng' yutok. Eng' mung'aroshek ko pa kamanut komi tuyoshek cheu chutachu atkan tugul amu tareti chito konai ole tesetaitai tuyot ako tareti kora kotep tuguk che makatin alak che terchin che imuchi kokweri mung'aronatak kowa tai.

Magat kotoret polisiekab oret bik chotok che maimuchegei koba kongete komosta agenge agoi komosta age nebo oret amu meimuchigei biichoto komagoi komuch kobaisie ket eng yotok ago biik che muchi kotoret eng yoto ko polisiek. Bo kamanut mising yekakitoret chito ne memuchige amu inyorchinigei berurto korok. Magat kotelel karisiek nguno polisiek sigopit kosirto biik chememuchegei amu ngotok korok kotagu kole memuchigei biichotok ago agoi konai biikab karisiek kityo kole lasima kegochi icheget korok kosirto.

Pichaini koparu kandoindet ne oo missing' nepo jaluo ne kikure Raila Amolo Odinga. Ako tagu eng' pichaini kole kipire kampein inendet, kimache koek president nepo emet ap Kenya. Tagu kole kachang'a piik missing' amu kichamat inendet. Maimuch konyor ng'echaranotok Raila Odinga init lakini kinyukotuyogei ak rais William Arap Ruto si kokon kip agengeit eng' emet. Pa kamanut chchitok amu missing' eng' Kenya amu kikon kip agenge eng' emet konyil che chang'.

Poishoni koparu piik che chang' che kamin lainda eng' yutok ak koparu kole mache kochut ofisit nepa serkalit eng' yu. Ma kararan missing' poishoni amu chang' piik missing' che kamin lainda eng' yutok ako tagu kole makoi ketaret pichutok tugul korok. Machame poishoni amu king'ete kemine lainda ako muchi matke taretin kora ye kaimin lainda. Pa kamanut kepaishe services chepo online asikopit kotaret piik che chang' amatkoek lasima kepwa nyi kemin lainda eng' yutok. Ngiro chito ne mitei let yuun ipwati ile makoi koitchi tai yu eng' chakchinet.